Ma eki en tich pur, kendo aneno ka en tij puro oganda. Ber ma inyolo yud etijni gin ber mangeny ahinya. Nikech oganda ka ipuro, inyalo dhi to iuse e puodho, kendo pesa miyudo kanyo nyalo konyi e dwachi mangeny, iber godo ngimani, inyalo puonjo godo nyithindi, inyalo yawo godo boiashara moro, kata inyalo timo godo yore ni moko mangeny ma moko ma seche moko ka nokipitho ok inyal timo. Kendo oganda kipidhe inyalo ndikogo jopur nyithindo moko mondo obed ka konyi pur kanyo , kendo maa ibero go ngima jotiji ma ipidho. kendo maa aneno ka ji adekgi eki gisekayo ogat gi mane ni e puodho, kendo giketo gi e kapera moro marateng', mono mi gidin oganda mondo oganda owuognegi, mondo gi ng'e ni en goro goro adi. Koro ma eki en tich maber ahinya kendo kitime, ber nitie ka okelonwa pesa, kendo onyalo bero ngima wa, kendo obero ngima nythindwa gi ngima familia wa mondo obed maber ahinya.

Kaeki kwangiyo maber waneno jii ariyo to ng'at achiel en ng'ama dichuo kendo ng'ama chielo en ng'ama miyo. To ng'ama miyo ni waneno ka oting'o gik moko e bade, gik moting'o e bade gi magi eki cham moko machal kagima idwa pidh gi, basto ng'ama chuo waneno ka bugo moro okuny piny ka kendo otingo gimoro e bade mondo mi opidh go cham motingo e bade ni. Ma waneno ka jogi eki gitimo planting kendo ma cham moro ma chal kagima ogol e seedling, e seedbed kendo ma chalo oduma kata niang' kama, Koro gikelo e puodho mondo gipidhe kamoro ma ginyalo rite maber mondo kata chieng' moro ka gidongo to ginyalo kaye. Koro ngama dichuo morwako gambut nieki waneno ka miyo ni miye gigi to bugo ma gisekunyo gipidho kendo ndo moro nitie marachar, ndobnieki ema chalo gima gigole cham ma gidwa pidho koro e loo kae nieki. Koro magi cham mane opidh e seedbed moro koro kosetegno tigolo gi tidhi ipidho gi e puodho kuma ginyalo face the outside physical conditions machalo kaka chieng' kendo inyal migi e pii maber

Egwengwa ka eki e ndala machon kwarwa ne goyo nwa sigana tije mane gi timo ka gidongo kendo dawa bende ne goyonwa sigana tije maka ne gidongo negi timo. koro kwarwa ne kono wa ni gin ndalo chon kane gi dongo ne ok oyiene gi dhi e jikon, jikon ne mag nyithindgi manyiri kendo gin tije mane gitimo ne ginyalo wuok ka gidhi e bungu kendo gi dhi gimanyo chianye machalo kaka mwanda ka puoyo kendo gilawo gi guogi magi maki magi kel. kendo ndalo pur gin e jok mane dhi puro gi dhok kendo magi pur puodhe te ma puodhe te bed maber, kata ka dala kane oyugno joma chuo e mane beto dala, koro joma mine ,dawa kane gonwa sigana ne oknwa ni joma mine gin tich gi ne en tich ji kon gitedo kendo gipuonjo nyithindgi manyiri tedo, kedo joma nyiri be emane yudre ni seche moko dhi e chiro gi ng'iewo chiemo kendo joma nyiri gin emane gi dhi e kulo ka gidhi gamo pi, kendo seche moko gidhi nyaka moto, moto ne ok en mar joma chuo joma mine emane moto kendo joma mine ne tedo ne chuogi, ler mar ot ne en tij joma mine kendo joma mine tij gi ne ng'eny ahinya koro ema kwano go gin tije joma mine ,tije joma chuo be nasekwano chien kanyo

E piny mawadake sani tije joma chwo gi jom amine chal ka gima olokore nikech wanyayudo ni chon joma chwo e jok mane dhi tich bas to ka gia tich to gikelo ne familia chiemo godhiambo kendo miyo ne dong' mana e ot ka timo tije ot ler mar dala kendo rito nyithindo lakini epiny ma sani wa yudo ka mine be thoth ne wuok oko mondo mi gimany chiemo gokony godo familia gi despite ni joma chwo bende pod wuok oko to dhi manyo chiemo. Tinde iyudo ka joma mine ni joma chwo jii te tiyo kendo tij joma mine inyalo yudokata ni ngama miyo sechemoko beto dalane nikech ng'ama chwo seche moko odhi manyo chiemo ne ot, koro chon beto ne en mae joma chwo lakini sani king'io inyalo yudo kata ka mine bende wuok oko mondo mi obet aluora mar ot obed maber nikech ng'ama dichuo sa kaa tee en oko omanto chiemo lakini nyaka sani chiemo ma joma chwo ne manyo chon sani nyka jok ma mine be owuok oko mondo mi gi dhi gi ti kendo ma a opogore ahinya gi ndalo machon, ndalo machon thothne joma chwo ema ne pitho joma mine lakini inya yudo ka dala moro nga ma miyo ema pitho ngama dichuo nikech ngama dichwe seche moko ong'e tich koro ng'ama miyo ong'e tich e makoro wuok oko to dhi tiyo to kelo gipidhore kendo gikonyore maber.

E piny masani ma wadake ni gi sitima gi yore, gi pii en gik moko ochuno ma kumoro amora midak nyaka ineni in gi pii maler kendo yoo madhi kanyo be en yoo maber kendo sitima be tinde teknoloji ,gimoro maora mitimo dwaro sitima. Koro mondo wabed gi gigi eki machiegni ber ka jok matiyo e kembe giek mag sitima, jokma tiyo e kembe mag pii kod jokma ongirore e yore lose gi kuondego jok mindiko kano owinjore obed jo ratiro maok nyalo chamo pes jopiny ma sama owuok ni wangayo rach, gin jokma nyalo wuok oko kendo golo pesa to loso ne jopiny yo mondo yoo mondo yoo obed maber. Kendo jogo matiyo e kembni mag sitima, gin owinjo obed ni ingiyogi akicha machiegni ahinya mondo kik gicham pes jii nikech ka gichamo pes jii ,thoth jogweng biro lack taya mar stima ma owinjore obedni menyo negi piny to mano gengo machalo kaka timbe mag maundu kendo mano owinjore bedni ingiyo machiegni kendo jok mindiko kanyo owinjo obed ni gin jok maonge mibadhi moro amora kendo ngimagi ber ahinya kendo jokma indiko e kembni mag pii ginbe owinjo obed ni gin jokma ber, mibadhi moro amora kik bed ni mienogi. Mano kende e yo ma wanyalo gengo godo mondo gik mabeyo gi kochop e gwengewa maonge kod tich maber

E aluorawa kae gie kinde machon, mine mayach kane gikonyore kendo thothne neiyudo kagidhi utegi nikech osiptende neonge machiegni to kod jolony manyalo konyogi emondo endalogo magi konyore. Kendo e pinywa kae sani osiptende osekel machiegni kendo sirkal osegeronua osiptende machiegni gi utegite kendo dakteche mongirore ethieth bende osekel osendiknua gi sirikal. Kendo koro kindegi tinde mine mayach yudoga bedo mayot ahinya sama koro ochopo ni mondo gikonyre giyud nyithindgi matindogo. Kendoka gidhi e osiptal, equipment te nitiere manyalo konyo gi mondo mi ginyuol maber kendo ngima nyathi matisno gi ngima miyono bende irito. Lakini ndalo machon, thothne mine ne wito ngima kata nyithindo be ne iyudo ni dhi to wito ngimagi nikech osiptende ne onge machiegni jolony moko be ne onge. Jok manekonyogi miluongo ni nyamrerua maseche moko ne kia tijno maber. Koro sani to oselokore kendo thoye osedok piny kaluwore gi jok mine ma nyuol sani nikech dakteche mongirore nitiere makonyogi kendo facilities osiptende bende ng'eny ahinya wang'a yore be beyo masama masira makama oyudogi inyalo goch ne apiko moro to terogi osiptal piyo piyo.

Sama aneno tijni gik mang'eny ahinya biro e pacha. Mokuongo gima biro e pacha en aluora moro maber, yamo moro makudho maber nikech kaka waneno ng'ani koting'o yien kendo oruaako gloves moro e bade. Koro sama yien opidh e aluoraw, yien kodongo to yien konyowa gi gik mang'eny. Yien nyalo miyowa tipo moro maber makibedo ebwo tipono to iyweyo maber ahinya kendo igamo muya maber. Kendo yien achiel achielni bende nyalo geng'o nua auka mondo yamo kik keth utewa nikech sama auka obiro chande yiende kaka waneno ka yiende nitie ka mang'eny ni bende nyalo geng'o strength mar aukano mondo auka kik keth utewa kata kik lwar gigo moko maber. Yien achiel achielni kendo yien ni be nyalo mkonyowa eyuayo mkoth e gweng' nikech ikonua ni gwenge makoth onge inyalo mi mondo ji oher pidho yien mondo ndalo mabiro yin nyalo konyogi e yuayo koth. Koro an anyalo koni jogewagi ni tich mar pidho yien en tich ma owinjore bed ni ipidho pile ka pile noyobed ni i make sure nang'o, ipidho yien kata achiel kata achiel nikech yien kipidho yien biro konyi kendo biro konyo jok maa bang'i nikech environment mat kanyo gi climate mar kanyo nyalo change kaluwore mana gi yien achiel achiel mopidhi koro owinjorebed ni ji kik ng'ad yien lakini paro ma ji owinjore bedgo en mar pidho yien mondo okony gi e ngimagi mambele.

E kinde moko chien kacha higni moko madhi adek chien ne aromo gi nyathi moro kendo nyathini eki ka nang'ie naneno ni nentiere shida moro ne seche moko saa ochiko godhiambo kama a kendo ka naromo gi nyathini kawuotho to nachopo kode tomosa topenja tokona ni a konye gi siling' prabich tapenje ni siling' prabich takonyigo nang'o to kona nang'o ni en yare nyoro pok ne gi chiemo babagi onge mamagi be two kendo ka ning; io rwakruok ne nokorwakre maber ahinya kendi gini eki nodonjo na e chunya ma na two nang'o ni mondo mi akony nyathini kendo nakone ni otera dala, kanadhi dala nayudo ka mama gi two adieri kendo nochuna nang'o mondakaw mamagi ater osuptal kanasetero mamagi osuptal mamagi nothiedh maber kendo nyathini eki bende natwo nokdanga weye kama a nyakakonye nochuna ni mondo anyiew lewni moko maber kendo namiyo mamagi pesa moko mondo chak go biashara mondo obi okonygi e mbele nikech ka namiye nyieone chiemo chieng'no ndalo mabiro onge kama nodhi yude chiemo koro nochuna nayawnegi biashara moro mondo ginebe giyud kaka gikonyore godo, koro mano gimanatimo manowuok e chunya kendo neberna malich ahinya ka iyudo gi ng'amochando kendo nakonye kendo gibe negimora ahinya negigo erokamano kendo mago mana gweth moko mogudho mana.

Ngimana kang'io ndalo machon ngima na ne ok ber ahinya kando gi sani gik mag'eny ahinya osetimore kendo anyalo wacho ni giloko mgimana ahinya, nikech sani asetieko sikul kendo asomo e mbalariany to kos masomonieki sani wan e holiday kendo nadhi mamanyo kode tich mayudo tich kendo sani tich matimo ni eki onyalo chula e bang' dwe anyalo yudo pesa na moro matin makonyo godo anyula na kata makonyo go jonyuola na kata akonyo go jonyuol na kendo gimosetimre na e ngi'ma na machiegni ahinya en nango? Ne wadhi e kanisa kendo ne obatisama sani an ng'ama oluoro ruoth kendo chunya ber ahinya kendo kony bende achiwo ahinya kendo nyocha machiegni ka a bende nayudora kumoro mi akonyogo ng'at moro ma nochando kendo mano gima ne ber na kang'iyo maber gino nitimre na lakini ng'ama nakonyo ni eki nodonjo na e chunya kendo mano ne ber na ahinya.

Ka eki kwa ngiyo maber, waneno gari moro ma menyo torch, kendo gari ni eki ondik ni ambulance. Ma eki en gari ma thothne obiro kuma masira itimore, onyalo bedo masira moro mar apaya, kata kata mar ndege, kendo ka waneno ka kuma gari ni menyo, geche moko ogore piny, kendo ma en masira mar apaya kendo chal ka gima jo moko ohinyore kendo inyalo yudo ni jok moko be ne ose wito ngimagi. koro ambulance ni ka obiro kaa, mondo mi okony jok moyudo masira ochop e osuptal , kendo mago ma inyal res ngima ochopi mondo mi giyud thieth mapiyo piyo. nikech ambulance en gari ma oket thenge , mar okenge machalo kaka magi e ka masira moro owuok to ochopo mapiyo kenod okonyo jok mohinyore chopo osuptal ka mago ma be osewito ngimagi, inyalo kony mondo be ochopi e utego mag joma otho kuma inyal kan gie. Kendo ka kawang'iyo maber to nitie gari moro rakwar machal kagima notwomore gi gari moro ma okelo masira mar apaya marach ahinya ni eki.

Kembni machalo kaka Safaricom gi Airtel, gisebedo ka gikonyo ogandawa e yore mathoth ahinya kendo gin gimiyo ogandawa yudo access mag mbui ka ginyiewo data kata ginyiewo minutes ma ginyalo tudoregodo gi jii, kendo kembnigi eki, sechemoko giketo offers gigo e bei matek ahinya ma jokmokomayuto gi ni piny oknyalyudo. Koro gimowinjorebedni gitimo, owinjorebedni gichiwo offers moko machalo kaka e data ma inyalochiw kata mana thirty minutes dakika pradek kata mana hourly kama a to giketogi e nengo ma piny, mondo jokma yutogi ni piny, kake nyithi skul moko ma be sechemoko onge pesa oyud kaka nyalo nyieo data, mondo odonj e mbui otim godo tijegi machalo kaka e somo, kendo sechemoko bende yorego mag tudrwok gi sim owinjorebedni gimiyojii offers ma bechgi matin kata nyaka mar siling abich mondomi kinyieo godo minutes to inyalonyieo minutes kata twenty minutes gi siling abich to gimiyi one hour, kendo mae nyalomi itudorigodo gi jii mang'eny nyaka anyuolani ma nimabor ma okinyal chopo godo kendo maa aka Airtel gi Safaricom otimo kamano ginyalobero ngima jii kendo jokma yuto gii ni piny nyalowinjo maber ahinya ka gitimo kamano.

Daer mar koni ni pii, gisani pii onge kendo pigno ong'adi kaluwore gi masira ma oyudo wa. Kendo um pii ong'adi nikech pipe moro ma tudo pigego eko, ne ochot kendo pii nekier. Koro nochuno ni, mondo mi ong'ad ochung pii tee mondo mi pii kik lal, pii mang'eny ahinya kik dhi e waste. Koro pii, ka ang' osetiek tud pibego, pii ang' neduog e wang'e. To mano nyalo budho, kendo nyalo kaw kata one day moro kama a mondo mi pii musebedo kuyudo, oduog nu e wang'e. Kendo wabo wabo make sure ni mondo, pigni eki oduog nu e wang'e kapok okalo seche mang'eny ainya nikech ma a ema wang'e ni yo moro ma, ukonyru godo ahinya. Koro a assure i ni pigni eki, odhiduogo eyo mapiyo ahinya ka jogewa jotijewa osetieko, loso masira manoyudowa no, pii broduogo nu kendo ngimau, bro dhi mbele kake pile

Daher mar goyone piny owacho erokamano maduong' ahinya kaluwore gi lendo gi ma giwacho machiegni. Nikech maa en chenro ma dhi konyo jopithwa maber ahinya, nikech kidhi e duka mondo omi inyiew yedhe mag chenjo go en ga pesa mangény ahinya. Koro sirkal ka ogo wuok oko mondo omi okonywa chanjo dhogewagi gi chiae wa, maeki biro konyowa maber ahinya. Kendo daher mar goyone sirkal erokamano, nikech, mano ema omiyo wayierogi. Mondo omi gikonywa, giket gikmoko obed mayot, nikech, chiae gi eki be ema konyo jopurwa gi jonyuolwa mondo omi gichul ne nyithindgi sikul fees. Koro sirkal koketogi magijowo piny obedo mayot, mano e ber ne ji duto te. Kendo biro miyo ndalo yiero mangény ka biro, maber, yiero mambele ka biro, wayiero mana jotelo manayalo tiyonwa kaka magi. Kendo maa, en chenro madaher mondo omi anyis jopur te mondo gi wuog oko, kendo gigol chiachgi, gi jamgi, mondo gi mi jokma sirkal dhi golo, mondo ochanjnegi maber. Nikech mano biro duoko negi garama mar gik mangény piny ahinya.

Mondo mi ng'ato otim tijni eke yo maber ahinya, kendo mondo mi otim tijni e yo ma kidi maber nyalo konyo ng'ato, nyaka ikone nango? obed gi tools mowinjore. Kendo tools e gik mokwongo ma ng'at ang'ata ma dwa timo tich moro amora nyaka ing'e tijni dwaro gik makamagi mondo mi iyud ni gigo iluongo ni tools ibedo kodgi. Nikech kaa nyaka ikon ng'ano nyaka omany tonde moko matindo tindo kata mana manila moko mang'eny mondo mi okonyrego ka kendo bepe moko be nyaka obedgo, yiende moko moketo basto manila gi eki be otweyo e kor yiende gi eki eyore mang'eny maching moro ka ogolo fruits to fruits gi yudo kwonde moko ma gigawore kendo ok gi gawre elo, nikech ka gigawore eloo, loo nyalo miyo gitop kendo nyalo discolour gi ma colour gi nyalo bedo marach molil ahinya. Koro mondo mi ng'ato otim tijni maber, nyaka obed gi tools mowinjore kata mana beti, sururu mondo mi okuny go bugo , nyaka obed gi manila gi mang'eny kendo nyaka obed gi lony mongirore ahinya, mondo mi tijni kotimo to oyudo go keyo mabup ahinya kendo onyalo uso keyoneno ober go ngimane.

Ka wang'iyo kaa waneno ka maeki en chiemo maber ahinya man gi nengo, kendo san ni eki be en san man gi nengo maber ahinya ok en sand plastic, waneno ka en sand melanin ma kinde te ji owinjore bed ni chieme e san mar melanin. Kaa ka wang'iyo waneno ka en chiemo, en ring'o moro gi kuon, kuond rachar. Kendo ma en ring'o chalo mana chuny lilo, kendo ochiele mamit. Koro chiemo ni en chiemo ma ka idwa chamo nyaka ilog maber, ikuong iluok badi ma badi bed maler kata odoko ni oketnwa kijiko kaa, nyaka iluok badi ma badi bed maler ma koro ka ichiemo, tuo moro amora ma nyalo maki kaluore gi lwedo molil gi germs moko machalo kaka kahera ok nyal maki. Koro ma en chiemo ma ka ichamo tichame achama mos gi kuon, ing'wenyo kuon tichamo chiemo, ing'wenyo kuon tichamo chiemo, kata ka ihero ni ichamo gi ojiko kata ichamo gi badi kaka inyalo winje ka odonjoni, tichamo achama chiemono moos kendo maa chiemo ma ka ichamo maber to ichako ikao pi moro ma ichak iluoe, en gima ber ahinya. Koro mae chiemo ma ka ichamo, tichame achama mos, ichama chama ring'o gi kuon nyaka chieng' nyaka ang' iyieng' kendo iluoko mana badi ka isechiemo. Mana kamano.

Kawang'iyo ka wan gi chiemo aila adek. E badi koka acham wan gi chiemo miluongo ni chips to ebadi koka achich maeki chalo apoyo, basto ei apoyo kaa be wan gi bathe kanyo nigi okombe moro moting'o chak. Koro mondo mi ilos chiemo gi eki, nyaka idhi e chiro kendo ing'i apoyo moro mochiek mondo mi inyiewe ikele e ot. Kendo e chiro kanyo nyaka inyieu waru nikech waru ni e emwadhi tiyo godo e loso chips. Koso kisebiro dala, ting'ieo yudo ka ne isebedo gi moi moro koro iyiedho waru maber basto isingo waru matiso tiso kama a, baso kisemoko mach, to iketo waru e mo waru misesingo kama a, tiwegi gichwakore e mo magichieg. Kendo kagisechiek gima waloso en gima iluongo ni chips. Basto apoyoni mane inyieo inyiewe e chiro chande en bende ing'ade matindo tindo makata nyathi matis nyalo nyulo. Koro mano e gima aneno ka oketnwa ka a, baso chak moro matin be yudo ka ne inyieo e chiro kendo ikete e bethe kanyo. Koro ma a en chiemo ma kiseloso kamano to en chiemo minyalo chame kendo en balanced diet maber nikech chips mano miyowa protein, kendo apoyo be nikaeki gi vitamin bas ti ikowe gi chak. En chiemo ma nigi nengo ahinya ma ma jothurwa kidwani mondo iger ngimani, to inyalo loso chiemoni kaka apimoni no mondo mi icham.

Ka wang'iyo mesa ka a, waneno chiemo aila adek, waneno kuma nigi fork ni eki maeki en fruit moro onyalo bedo apoyo baso wan kacha gi cake, queen cakes basto to gi chai moro kanyo be chak ma opoto, chach chak be waneno e bathe kanyo. Koro kidwa chamo chiemo ni eki inyalo kao fork tichwoyo godo apoyo to ichamo, kendo sami apoyo ok icham gi chai, koro chai imadho gi queen cake ikayo queen cake tiliso chai, ikayo queen cake tiliso chai kendo kamano kamano basto apoyo bende en vitamin inyalo chame matin matin, kendo ma a ka ichamo kamano en chiemo ma ka ichamo gokinyi tinyalo yieng' nyaka godhiambo, nikech chaini eki en cha chak mopoto, queen cakes be nikayo maber ka ikowe godo, baso gi fruit maloso dendei bedo maber, kendo dendi ok bed gi tuoche moko ma tho biro abira ne ji kamacha chande. Koro ma chiemo ma kinyalo chamo tinyalo chame e yo ma apimoni godo no . Ichuo mana apoyo to iliso chai, to queen cakes be ichamo achama e bathe kanyo mos mos, ma ichwe iyieng'.

Kaunti ma Garissa en kaunti manie tong' Kenya gi Somalia kendo thothne joket mwandu makono niga gi luor ahinya kendo ginya weyo maok gichulo osuru kaluore kod arita gi security maono. Koro kaunti ma Garissa gima kinde te kaunti no timo en kono joket mwandu ni arita makano osebed tightened kendo jokenya KDF oseketo arita manie tong' mar Kenya kod Somalia manie kaunti ma Garisaa ma jogo ma jomaundu machalo kaka Alshabaab ok nyal donjo Garissa mondo oketb mwandugi. Kendo kaluore gi wach ma jo kaunti ma Garisssa oseketo joket mwandu gieko, wayudo ka ekinde machien ka, joket mwandu osebedo kachulo osuru e yoo mongirore ahinya kendo osekelo yot ahinya ne kaunti ma Garissa kendo mago e pesa ma kaunti ma Garissa osebedo ka tiyo godo e gero kaunti no kaluore gi joket mwandu mosebedo ka chulo osuru kaluore bang' kosekon gi nango, arita man kanyono en arita maber ahinya

Mayeki en chiemo mamit ahinya kendo e chiemo nie, en chiemo ma kidwaloso waneno ka a ka oduma moko nitiere eyie kendo eyie ka a be wang gi rabolo ginene apoyo moko ma bende ong'ad maber. Koro ma chiemo ma kidwaloso, to nyaka idhi e chiro, mondo mi inyiew gigi eki, ibi godo e ot. Kendo kisebiro godo e ot, tichwakogi maber ma gichiegi, ka gisechiek, to inyalo chielogi, kendo apoyo ni be ing'ado kosechiek ka chiemoni kachiegnni chiek, to iketo e chiemono. Tichwako ma chinyo ma chiemo no chiny maber. Chiemono kosechiny, to inyalo golo, kendo i serve o. To waneno ka a ka en chiemo mamit ahinya

Ee piny ma sani nieki jodong'o ber kawakonyo gik ma gitimo nikech kaka kijende nyaka bed ni wakonyo, koro jadwong' moro kane dhi idho gar to in e gari ni ne nodwa ni mondo omak ne wuode matoka no wuode ni eki be seche moko ni mabor ahinya koro nikech jaduong' osebedo koro mondo mi omak ne wuode matoka inyalo mede paro kendo ikone ni jaduong' kaw bagnani eki iket e kom moro midwa ni mondo midwa nimakne wuodi matokano mondo ng'ato kobiro mi dwa bedo e kom mo tikone ni wuon bagni owuok matis kendo duogo, kitimo kamano komno eko sa ma wuodi no obiro odhiyudo ka kom no ni kanyo kendo ong'e ngama dhi bede nikech iketo bag moro kata osiki m oro ikete komno eki ng'ata ng'ata mobiro maeki en kom na mgato mosechul koro mano e yoo makende ma inyalo konyo gode jaduong' mondo mi omakne wuode kom nikech jaduong' seche moko mano paro monyalo bedo maong'e go ni mondo mi oket misigo moro mondokonye mako ne wuode kom koro mano yoo ma nyalo konyo go jaduong' ahinya kendo jaduong' oknyal chandore ka sa kasa kogo koko ma wode nyalo chweyo mokoyudo kom koro koketo osigo wuode nyalo bedo gi nang'o ni kome nitiere kanyo kendo odhibede e saa moramora mobire ka gari pokowuok.

Ka wang'iyo ka malong'o waneno chiemo aila ang'wen. Waneno okombe moro moting'o chak, onyalo bedo chak kata chai, kendo e bathe kanyo waneno wantiere gi sosej, kendo wantiere gi mandas be basto e okombe moro matis san kucho chande be wan gi fruit to en apoyo, ma ong'adi matindo matindo. Koro mondo mi ilos chiemo ni eki, nyaki idhi e chiro, kendi inyiew gigo ma idwa tiyo godo e loso chiemoni. Nyaki idhi e supamaket kucho chande, mondo mi inyiew sosej ni eki. Sosej ni eki kisebiro godo e ot, to kaki ilose en nang'o, ichwake ma ang' obed motwo nikech saminyiewe e duka cha, en tube moro man gi pii pii koro ibiro ichwake mobed motwo ma solid. Basto chak ka a, be inyalo nyiew chak e duka, tibiro tiloso godo. Kayeki be wan gi bans moro wan gi mandas, mandas no binyalo tedo, inyalo kaw ngano, ti iloso ngano maber kendo itedo godo mandas. Basto sama nidhi e chiro cha be nisenyiew apochi moro, apoyoni eki be ing'ado matindo matindo, mondo mi oket chame bedo mayot. Koro magi chiemo ma ka iseloso, to inyalo keto e mesa. Kendo ng'ama ilosone chiemoni ka en jatiji, chunyi nyalo hero ahinya nikech magi chiemo man gi nengo e del, kendo medowa gik mang'eny ahinya e del. Kendo tuo moko magimedo mang'eny, bende onge. Koro kamano e kaka inyalo loso chiemoni eki mondo mi icham chiemo man gi nengo ahinya, machalo kaka apoyo, sosej, mandas kod chai mopoto

Maeki kwa ngio ka a,en chiemo ma mit ahinya ka okombe ma rateng' otingo chae mopoto ahinya kendo e bath okombeno ni gi gima chalo chapat to be ochalo pan kek ma eki en mana pan kendo e bathe kae be aneno fruit en apoyo mochiek maber ma ratong' kendo ei apoyo no be nigi fork koro maeki en chiemo ma kidwa chamo ,nyaki bed gi chenro moluore maber ma oki bagni, chaki bed ni nya chamo pan kek imadhe gi chai kasto kisemadhe gi chai koka kise tieko tinyalo lwowe apoyo ikao apoyo kachiel achiel nikech apoyo en fruit kendo inyalo tiyo kode kaka appetizer koro inyalo hero mondo ichame kapok ichamo pan kek gi chae kata inyalo chame bang' kisechamo pan kek gi chae, koro mondo mi icham chiemo ni eki inyalo chae tiliso mos mos gi pan kek basto kitieko tichamo apoyo kendo mae en chiemo ma kichamo kama en chiemo man gi neng'o kendo omedi gik mang'eny ahinya e del kendo daher mar kono ji ni ma chiemo maber ka imiyo jotijeni nyalo medo tijino bedo gi nengo ahinya kendo jotiji nyalo heri ahinya koro ma en chiemo man gi neng'o ahinya mi tedo ne ji kendi michamo kendo jo mar chame be nyaka ing'e kaka awacheno maber ahinya .

Yore mag chudo mag m-pesa to ng'eny ahinya. Wantiere gi pochi la biashara, wantiere gi paybill, wantiere gi till number, kati inyalo tiyo bende gi send money An thothne, aero tiyo gi till number ahinya nikech till number ka itiyo godo, to pesa ma jo m-pesa nyalo ng'adi kata transaction cost, tothne onge gande. Kendo till number ni eki ka in ng'ama nyiepo, koro gimo okonyi godo en nang'o transaction cost oonge godo lakini ng'ama uso, chande ni be kosenyiepo, pesane no, onyalo choko gi kanyo mang'eny basto koka, odhi ogologi. Kendo till number ni gima ober godo ahinya, ng'ama ooroni pesa, ka ne en giparo moro marach mar reversing pesa mondo oduogne, till number pesa moore till number, ok nyabedo reversed. Ko kata ko ko kopogore gi kichudo kitiyo gi send money kata pochi la biashara, inyalo, ng'ato nyalo two nang'o, we a reverse pesani kendo pesano nyalo nyalo duogone. lakini till number, an ahero chudo kode ahinya nikech pesa monosedhi e till number ok nyal bedo reversed kendo till number chudo godo yot, en mana digits moko madhi aboro kama tisetieko lakini kidhi e paybill, nyaka kwayi business number kia account number, gin processes mang'eny ahinya. koro till number, en gimitiyo godo mana dichiel eyo moro ma chapchap titieko. Kendo pesani ka nikanyo, pesane nigi security mang'eny man malo ahinya

Kae eki kwa ngiyo mesa ni maber waneno ka magi eki chiemo gin chiemb ji ariyo, nikech ka a waneno ka wan ka wan gi kwon gi skuma gi ring'o kwon gi skuma gi ring'o kendo wan gapoyo gapoyo koro maeki en chiemo ma kidwa loso nyaka idhi e chiro kendo inyiew gokma idwa tiyogodo e loso chiemonieki nyaka inyiew mogo kendo idhi e bucha inyiew ring'o idhi kwom mama mboga inyiew skuma bas inyiew gi apochi moro ma bende ochiek maber koro kisebiro ti kwongi tedo kwon ma chieg maber kisetedo kwon tichielo alot ni gi maber ma chieg achiega maber ma green basto ringi cha kanise chwake tichiele maber kaka waneno kaeki kochiele maber, basto apochichande inyalo poke mabeer kiseluoko badi miseluoko apoyo ipoko apochi chande kendo bs ting'ade matindo tindo maketo chame mondo omi obed mayot kata ng'at moro ma nigi fuok chande be nyalo chame, koro kaa kisetimo kamano to isavo mana chiembi kaponi ikete e sende maber sende moketego ok gin sende mag plastic ma nyalo kelonwa tuoche moko mang'eny magi sende mag melanin kisekete ka a timiyo mana ng'at ma jatich kaka kaa waneno ka chalo ofis moro kendo ng'eny gi ka chamo chimoni eki chunyi mor nikech en chiemo moro man gi neng'o ahinya kendi kichamo to nyalo medi gik moko ma ng'eny e dendi ok nyal mi i tuoche moko machalo kaka kansa manyalo nego i ka pok ndalo ni ochopo, koro mae chiemo ma kida chamo ilose mana e yoo kaka apimonino.

Maeki ka wang'iyo malong'o en chiemo molos maber, kendo mae chiemo ma kidwa camo nyaka ikuog iluok badi maber. Kendo kae kwang'iyo waneno chips kendo waneno ring'o, onyalo bedo ring gweno. Koro ka iseluoko badi maber to in gi ojikoni moro ojikonino be aneno ka obase gi tissue kendo soda moko be aneno nie bathe kanyo. Koro biro mana kaendii to ichuo chipsni gi fok, indilo moe kendo ring'o be ihadho kocha chande kendo ichiemo achiema maber. Soti no be inyalo yuome kiwijo kidwani mond mi imadh sotino. Koro process en mana mano, ichamo chipsni to ichamo soda, ring'o be imako gi badi kokacham kocha chande, ko fok be imako gi badi koka achich, koro ichuoyo mana chips to ihadho ring'o, to soti be iyuomo mos mos. Koro mano ekaka inyalo chamo chiemo gi eki miwinj ka iyieng' maber kendo iwinj ka iyi dhi kodi maber dendi bende iwinj mana kadhi kodi maber kaluwore gi chiemo molosni, en chiemo maber ahinya ne dend dhano.